Udi wangodo moger e rang'iny mamalo koda ka lony mathoth ainya. Man kod choo kod baf eiye koda ka pii bende. Tomondo mii idonje ute wa go, nyaka ichul siling' aluf apar kod mia abich. Tokeno due ka due ibirobedo kichulo siling' aluf abich kod mia abich, to pii ichulo yore gi teko sitima. Erokamano.